Maũndũ marĩa marũmagĩrĩra mũndũ rĩrĩa athiĩ mũgarũ na mawatho megiĩ wendia wa indo nja wa bũrũri: anyitagwo na agaikio njera-inĩ ni getha arĩhĩre.

Mĩrimũ ĩrĩa kaingĩ yonekanaga mũno nĩ mĩrimũ ya ng'ombe kũgĩa ngaaĩ. Ciagĩa ngaaĩ cibataraga gũthecwo cindano kana ũmĩhe cukari na matumbĩ ũtukanie hamwe, ũmĩhe ĩhone.

Nĩnjĩtĩkĩrĩte tondũ o nĩo marũgamĩrĩraga andũ, kũngĩkorwo na mbaara kũu itũũra-inĩ nĩo matetagĩra andũ na makamarũgamia makamaiga wega.

Nĩũndũ andũ acio matirĩ na ũhoti mũiganu kwoguo makamateithia nĩ getha gũtikagĩe na mĩtino kana kũhĩngĩcana kwa andũ na ngari na mahote kũgerera barabara tha iria ciagĩrĩire na mwena ũrĩa wagĩrĩire.

Magetha ma arĩmi a Kenya ĩthiaga thĩ, mbeca cigathiĩ thĩ. Kogwo makĩenderio na kũu kũngĩ kwo gũgatherema gũtũkĩra. Kogwo twagĩrĩirwo nĩ kũgũra gũkũ gwitũ tũtigane na indo cia na nja.

Nĩ kĩũmba kĩthondeketwo either gĩa kũiga mbũkũ ,kana gĩa kũiga njui, kana kũiga indo nyingĩ mwanyamwanya. No aige mbũri, aige mbũkũ, kana aige ngũkũ, o kanyamũ-inĩ kayo kacio.

Njũkĩraga, ngathiĩ ngethamba, ngahũra, ngathambia magego ngacoka ngathiĩ kĩrathi ngathoma nginya hwaĩ-inĩ ngauma, ngoka ngeyoga rĩngĩ, ngakoma.

Hena cai mũthaka, hena mũgate, hena pancake, hena mũkorogo, hena thani, iciko, tũndramthi, tũndramthi na tũmahũa twa gũkenia mundu na gĩtairo.

Ũngĩkora mũndũ na kĩndũ, mũtumia mũkũrũ na kĩndũ kĩritũ, nĩ kũmũteithia ũmũteithagia, nginya ngeithi-inĩ ciitũ no nginya ũmũgeithie na gĩtĩĩo kĩria kĩagĩrĩĩre na moko merĩ na ũmuonie gĩtĩĩo.

Njoyaga mũbĩro ngabĩra cabaci, nyambaga ngakanda mũtu ngacoka ngatũtinia tũcunjĩ ngacoka ngabĩra, ngoya kĩraĩ ngahagĩra ngerekĩra cabaci riko ngamĩgarũra.

Ciheanagwo kauntĩ-inĩ ciothe nĩ mũnene wa andũ aya, arĩ mũrũgamĩrĩri wao na kũgayanio kũgerera thibitarĩ mwanya mwanya na matũũra.

Kũrũa kũrehaga ikuũ, gũkarehe mathĩna, gũkarehe kwaga kũnyitanĩra na gũkarehe maũndũ maingĩ matarĩ na ũmithio ona hanini bũrũri, bũrũri-inĩ.

Nĩ kwĩrutĩra kũnene mũno tondũ andũ makoragwo makĩgerera mathĩna maingĩ makabatara mũndũ ũyũ nĩgetha amakenie na wĩra ũyũ mũno nĩ ũteithagia andũ.

Ĩhutagia indo cia ũrĩmi witũ na cigatũma ciage kũhĩtũka kwoguo mbeca na mbiacara cigathiĩ thĩ mwena wa bũrũri witũ na arĩmi.

Kũhanda mĩtĩ kũheaga indo iria irĩ mũoyo, mũoyo handũ ha gũikara cikarehe irio ta matunda ikarĩo na igatuĩka ũteithio harĩ andũ cikarehe

Nĩ kũhoera ciana icio cigĩe na ũmenyo wa maũndũ ma mĩtũrĩre yao na kũgĩa na, gũteiylthĩka kuma kũrĩ andũ na mũingĩ ũrĩa makũnyitanĩra.

Ingĩkora ngari barabara-inĩ nyumaga ngari-inĩ, ngathiĩ, nyumaga matatũinĩ ngathiĩ na magũrũ makwa nginya wĩrainĩ tondũ nyumaga tene nĩ getha ingĩkora kwĩna ngari nyingĩ ngathiĩ magũrũ.

Mokaga hamwe makanyitanĩra ,makahoya hamwe, magaikara hamwe, makarĩanĩra na magooka hamwe makeera andũ othe manyitanĩre ndũrĩrĩ-inĩ ciothe na makorwo hamwe.

Maũndũ manene magũmĩire thĩ thaici, ũmũthĩ, nĩ kwaga mbeca na gũkorwo na magoti me igũrũ mũno marĩa maracokia bũrũri witũ na thutha, na kũmĩtiga na andũ kwaga gũathana wega.

Tondũ to korwo mũruti wa wĩra nĩerutanĩirie kumia o mwambĩrĩrĩa wamwandĩka, akaruta wĩra ũrĩa wagĩrĩire na akaũruta wega, agakenia mũmwandĩki, kwoguo ĩ mũmwandĩki akona nĩ wega amũtuge na na iheo.

Wĩ iria-inĩ wĩiguaga karũhuho kega, ũkaigua rĩera rĩngĩ rĩega, ũkaigua tũmaaĩ twega, ũkaigua ndũrĩ na kĩndũ kĩragũthumbũra ngoro, kĩra kĩndũ o gĩothe ũgakĩruta meciriaĩnĩ.

Thikũ ici ĩrahũthĩka wĩra-inĩ o wothe. Kogwo andũ nĩmaraga kũgĩa na wĩra tondũ nĩciratũmĩka kũndũ o gwothe, cikahũthĩka nginya mĩena-inĩ handũ-inĩ ha andũ ũrĩa mangĩruta. Kogwo ni...

Nĩ getha andũ mahote gũũka kũgũra indo ngũrani ngũrani na magĩe na andũ angĩ a kwĩra nĩ getha meere acio angĩ, nao acio angĩ meere acio angĩ, nĩ getha nduka ĩyo ĩgĩe na agũri mwanya aingĩ megũka kuona indo icio na kũgũra.

Mamatwaraga wega na thibindi marenda kana na okorwo mũndũ arenda rwĩmbo, agekĩra rwĩmbo nĩ getha mũndũ ũcio athiĩ agĩthikagĩrĩria, okorwo arenda gũtwarwo ihenya akamũtwara o ũrĩa arenda, agathikĩrĩria mũkuuo.

Nĩ getha mũndũ ũcio o na angĩkorwo handũ atarahota kũaria akahota kwĩyaria wega na gũkinyia ũrĩa arauga kwĩ mũndũ ũcio ũngĩ na njĩra ngũrani ngũrani nĩ ũndũ e na gĩthomo kĩagĩrĩire.

Ũritũ waguo na ũkinyanĩru waguo, cihũthĩkaga ciroragwo kũhũthĩra gĩthimi kĩa gũthima irio na wagĩrĩru wakĩo nĩ getha citigakorwo na maũru kũrĩ mũndũ.

Ĩmaheaga ũteithio wa kũhota guthiĩ kira handũ, magakorwo na kĩndũ gĩa kũhĩtũka na kuonania atĩ o nĩ agendi, nĩ getha mahote na nĩ marĩhĩire ũgendi ũcio.